Ore enikoni pee isumi oltung`ani pee eyiolou ena siai naa, ore em`bae e dukuya naa kenare neisum oltung`ani aa kiti ashu etii sukuul subject naji agriculture. Ore pee idim aisuma agriculture nikilikini naaji enaa entoki naji animal production neyiolou eninko pee intumiya nkishu airemie olchamba. Niaku nejia naaji iko oltung`ani pee eyiolou ena siai. Idim sii naaji aitayiolo nkishu inonok eniko teneremisho amu ina naa esiai nalelek oleng. Teniremish intumiya nkishu naa mintoki naa aata ajo naa sinanu naa gharama sapuk oleng. Amu kiremoki nkishu olchamba ee naa kirem ewueji nee sapuk nemeeta naaji labour sapuk nintumiya, nimiata chemicals nena kishu ake nairem olchamba neas ina siai pookin.

Ore tenadol enatoki, ore entoki nalotu edamunoto ai, naa enkitibirunoto empolea, naji compost manure. Ore ena naa itayioki nkinyat ormaisurin, nepising'i tiatua emukebe, neing'uari metobiko nkolong'i kuumok, ampaka nerrarra, ashu ni decompose. Ore ijo pidumu naa inapolea, na idim aawa olchamba, nidim aitumia naji eh nilo apik olchamba, nepik olchamba empolea, ajo sinanu naa nilatum empolea sidai. Naa kelelek etumoto ena polea oleng amu, meeta iropiyiani nintumia tolchamba, meeta ropiyiani nintumia ainyang'u, intokiting ake namanita ashu natii ninche intumia. Elelek naji iunito irmaisurin, neeku ore pimir lelo maisurin linonok, nintayu nkinyat, nipik aitayunye ena polea.

Ore oshi taata iltung`anak too ntaoni sapukin kuna taonini naashomo dukuya oleng naa keasisho iltung`anak kewarie o dama. Entoki naji twenty four hours economy. Ore ena naa tenkaraki nemeekure aa kumok ilkasin . Niaku ing`oru iltung`anak isiaitin neing`oru nkoitoi pookin naatumie irropiyiani niaku ninye naiko metaasisho enkewarie pookin. Niaku ore ena siai naasi esiai kewarie o dama naa esiai e maana oleng amu kisho iltung`anak metaasa esiai aitobiraki. Niaku nejia naaji nanu aidim naa atejo.

Ore nkirorot naaji olaasani le siai te embassy e Kuwait tiatua olosho le Kenya ashu tiatua likae osho ake olainyiang`ani naaji oyieu neinyiang`u visa nalotie oltung`aani ina kop. Naa em`bae e tipat oleng naa keimaki im`baa napaasha. Ore em`bae e dukuya naa lazima pee elimu olainyiang`ani ajo kene kainyioo elo aing`oru teina kop kaa siai elo aas. Neitoki sii alimu ajo kaa rishata elo abik teina kop naa kaji elo amany. Ore pee eidipi lelo nelikini embassy natii Kuwait ajo ketii oltung`ani le Kenya ogira alotu ina kop. Ore pee ebaya ina kop nigerr enkarna enye nelimu enetii amu inakata naa eitobirari esiai.

Eisapuk ena siai oleng te nkop ang, neisulaki amu ore enkop naa enkop nauni nkaitubulu. Netuunishoteki terishata naado oleng aiteru apa terishata e ukoloni. Aasi niaku ore oshi osunyai oiremoki oleng naa keya neimin entoki naji rotuba niaku lazima pee eitokini aashukoki ina rotuba atua ilo ina terit pee etum naa nkaitubulu aatubu. Niaku keitumiai ele oleng te nkop ang amu keisaidia nkaitubulu metubulu nelo sii ninye aret matejo naaji menoto ilmatunda tenkumoi niaku em`bae e maana ena oleng. Etaa ninye oshi taata ee kishoru sirkali kulie fertilizers naaji inorganic kake tenijo aing`orr oleng merrepitae nena, organic fertilizer ninye eerepi oleng amu meinyial enkulukuoni.

Eeeta SMEs ashuu small businesses enterprices nkuti silen. Naa ore kuna silen naa sirkali oshi naisho ninche. Ashu kulo kutitik biasharani pee etumoki naaji ailepunyie biashara enye ee ishori esile oo rropiyiani nanare naaji neshuk terishata naje. Niaku eeta kulo ee biasharani nkutiti silen naidimayu neshuk terishata naje. Kake ore enkumoi enye naa keisik o kuna silen. Niaku eeta, pii eeeta pii nkuti silen naa kenare nelak.

Ore ilbaribarani le nkop ang, olee nemesidan pii. Amu kulo baribarani le nterit laa keisidan ake duo tenkata olameyu ashu enkata nemeetai enchan. Kake ore ake pee elotu enchan naa kelo ainyial naleng. Niaku mme sidan oleng duo lelo baribarani le nkop ang. Ore oshi sirkali sapuk e national goverment naa keeta esajata enye ashu em`bata oo olbaribarani laa ninche oitasheki aa eeta orkioma le KURA, neitoki aata olkioma le KERRA, neitoki sii aata olkioma le KENHA. Naa ninche oitasheki kulo baribarani neisul otii laam to losho le Kenya. Neitoki sii aata ilkutik barabarani looji le county. Ore kulo baribarani naa ilkuti ake duo le nterit oidim naaji kaunti aitobira too rishat napashipaasha. Niaku eeh ketii im`baa kumok naanare neasi pee sidanu ilbaribarani tenkop natii.

Elotu en`damunoto ai tenadol kuna aitubulu eunore oo nkaitubulu naaji nduuma. Ore kuna aitubulu naa nkaitubulu naabulu te rishata napaasha haswa te nkop nairowua ee o tenkata enchan. Idim sii aitubulu kuna aitubulu ilo abukoki enkare naa kepuo ninche aabulu katukul. Niaku ina baye naaji nalotu en`damunoto ai amu ore kuna aitubulu naa keji tubers aa nchere too ntona ninche epik en`daa. Naa en`daa naa kenyai apa too rishat naalakua oleng. En`daa naata afya oleng naa kelo aret osesen too nkoitoi ajo sinanu naa napaasha. Niaku anyorr nanu kuna aitubulu oleng.

Keitisidan eeh imashinini e digital egelare oo nkurai too iltung`anak, amu ore naa tenewoshi nkurai eitumia enkoitoi e digital naa mepurroroyu. Mepurroyu computer meteleku ake duo kulo tung`anak naa oopikita esiana enena kurai tenetumoki ninche aatupurroi. Kake ore nkurai naidipaki atoosh naa meitoki oltung`ani apurroo. Kaidim nanu atejo kenare naa kelo sirkali e Kenya ajo naa sii nanu alo ai adapt ena system e digital terishata e woshoto e kura. Amu inakata eibooyo kulo kesin ake oishirr iltung`anak aajo, ooh naatupuroki kura, ooh nainyanyasaki, oo nikaja, nikaja. Niaku eisidai oleng egelare eimu e nkoitoi e digital.

Eeeh paye kaidim pii atolimu ajo kainyio nagira aasa tene wueji. Ore entoki nagira aasa tene wueji naa ore ena aitubului netarasakita ninye ee pest ashu kijo too ilmaasae ehh eria. Aanya neinyial, ore kuna kukunik naatijing`a ena aitubului naa kinyial ena aitubului oleng. Keinyial ena aitubului ena aitubului amu misho metubulu aitobiraki nenya neuduwud niaku ore ninye pee ilo amirr ena aitubului tolduka menyorri. Meeta oltung`ani oinyiang`u enkaitubului naijo ena, kake ore ake eyia naa kibooroyu ena, kibooroyu eimu eenkoitoi ewoshoto olchani. Eimu enkoitoi ee naa ajo naa sinanu naa empikata oo ilkiek oopaasha. Niaku lelo omon taa naaji nanu aidim atejo eipirta ena aitubului.